Ore irreteni naaji naidimi awaita eh ashu ormarenge naaji latoning'o nanu ipirrta ena baye naa nchere eh kidimi naaji atoosh kuna puka olchani orr kuna wadudu amu inakata naa ilo atum endaa sidai ore kuna wadudu natii ena aitubului ashu kuna puka naa keyaki kuna aitubulu emoyian neitoki doi ninye ajo alo aaku keitadoyio oleng eh entumoto ompuka niaku kaidim nanu atejo eh keetae olchani eh owoshi kuna aitubulu areten pee mepuo naa kuna wadudu aanya endaa ainyialaki.

Eh kepiki ake enkare atua naaji atua orkiti reyiet oshetuno paa kebukokini taa ele shani orr naaji irmasherr onkulie ng'uesin akeyie naapuo aisumbua inkishu neetae ewueji nejing'unyie inkishu nejing atua paa kejing eh oldip osesen pooki neetae ewueji nepuo aipang'ie ore ena oitoi naarieki irmasherr naa enkoitoi ena sidai oleng amu kejing oldip enkiteng osesen pookin niaku kipang enkiteng itukie aitobiraki ore ipang'u enkiteng naa keeku en etijing'a oldip irmasherr pookin enkoitoi ena sidai oleng hoo duo nemekure asapuk oleng tenkarake neetae tenkarake nee keya oldip sapuk ashu olchani sapuk kake eetae taata nkulie oitoi e ekuna rishat naitumiae empompo awosh inkishu oldip hoduo nemesidai ina enaa ena amu ore ena naa meimin naa oldip.

ore enaa enatolimu apa orais, otegeluaki det, le USA oji Donald trump nchere, kelo aiting'ie eretoto oshi nayau orkioma, le usaid naa embae ena sapuk, torono oleng, neitu duo apa eng'amu inkwapi orkila orok, etii olosho le kenya te sidano. ore ena naa tenkaraki, ore apa usaid negira aayau eretoto sapuk oleng, egira aayamu tebata enkinyiang'unoto oo oorkeek le arv's loorkek oi punguza makali e virus e ukimwi. onkulie retot apa kumok oleng. kake eshomo naa apa idimu ate. olosho loolamerikani ajo kepuo naa aitasheyie eretoto. meitoki aaret kuna kuapi nemeidimu ate, neeku keeta apa ena kitingito e usaid irbulabl kumok, nesidan lelo bulabol.

Teniyieu nilak tokens arashu ositima te nkampuni e kplc na eimu enkoitoi ormutandao na ilo ake niloa download ena app e kplc metaa iyata nintoki alo ai create ashu alo aitau account na ninye itumokinye na alak iropiyiani neaku ore ake pepuo tokens inonok aishunye nilo alak neetae inambai nikiriwakini pa nona ambai ipik ositima lino alak neaku nejia nai inko oltungani tenilo alak ositima eimu KPLC

Ore ena naa enetipat oleng amu ore ena naa eunoto orpayek ore irpayek naa ninye endaa duo sapuk oleng nanyae tolosho le kenya niaku ore eunoto orpayek naa embaye sidai nisul ninye naaji eunore naipangaki tolainini aikonji nidol ajo enyaaka ele tung'ani apik inkujit shumata orpayek eh ore empikata onkujit shumata orpayek naa keji mulching naa kibooyo ina enkare natii atua enkulupuoni peeme evaporate naa keesi ena baye oleng towuejitin purkeli nemetii enchan sapuk niaku embaye sidai ena oleng neponita naleng eramatare olosho eimu endaa.

Kidim naaji ministry naitasheki inkuapi eboo ataasa doi akeyie isiaitin kumok oleng ore esiai edukuya naa peitasheki naaji iltung'anak omanya inkuapi napashipasha eboo nepuo aitasheiki lelo tung'anak nepuo ayiolou inetii nepuo apik eh records enye aitobiraki amu inakata naa eshipa sininye lelo tung'anak omanya nena kuapi ore enkae baye naa keisidai naaji tenesuj oleng ena baye nagira aa iltung'anak asua intomonok kuna napuo aas isiaitin onkaik tonkuapi naijo noo Saudi arabia onkulie kuapi kumok e middle east pepuo adol ajo re kulo tung'anak nemepuoi aitesa ashu aitaas esiai nemeishia nepuo arrip lelo tung'anak amu inakata naa epuo lelo tung'anak ashipa tosiaitin enye.

Ore irbungei le kenya naa iltung'anak oitasheki constituencies naara iip are ontomoni naudo natii olosho le kenya ore iltung'anak iip are otomon uni naa iltung'anak ogeluni te kila constituency tolosho le kenya etokini sii aata intomonok artam opishana naing'ua inkauntini napaasha inkauntini nara artam opishana tiatua olosho le kenya neitokini agelu iltung'anak tomon are eing'ua naaji etii laa loitasheki iltung'anak tarrueshi etii iloitasheki irbarnot netii naa irkulie oitasheki intomonok ejo naa apa sirkali peetae kulo tung'anak oji nominated eji peyauni entoki naji balance nitokini aata apa sheria naji one-third rule niaku lolo omon taa lelo.

Kenare naa ore erikore eabori aa enenchama anemurua uh kuna arikok olturruri kutiti kutitik tiatua muruan naa kenare nepuo atum naboisho eyiolou eniko tenilepunyie enkishui okulo tung'anak liabori tiatua emurua eidim naaji aaku ketumo ninche matejo kata nabo ashu katitin are tolapa epuo naa ninche ayiolou aajo kanyio nanare neesi ashu kakwa baa enare neesi peepuoi ailepunyie naa kulo tung'anak temurua niaku kenare naa keeta kulo tung'anak naboisho sapuk oleng nibung'a tolturruri neitaini naa naaji entoki naji sacco neitaini dei ninye naaji iropiyiani esiana naje naaret eh nkabilaritin kumok oltung'anak temurua eetae inkera okishin eetae inkolia orkulie ake tung'anak baa oltung'anak kumok loyieu ereteto.

Keas enkampuni esafaricom imbaa kumok oleng eh ore enedukuya ninche oshi naitasheiki ena siai ekiroroto oo simui naa ninye ekapuni naitasheiki ina siai to losho le Kenya ore si enkae siai naa keata etoki naji eh online money transfer naa ninye eji empesa naa idim naaji aterewaki oltungani iropiyani otii enkop natii naa kepuo Nena ropiyani aabaya niaku nena tokitin tooshi eas safaricom ore enkae bae ake sininye neas naa keretoki iltunganak metijinga atua iitanet metijinga atua ee website nepuo adol imbaa kumok nagira aasa to kulie oshon ashu dii ninye tiatua olosho le Kenya neaku ore safaricom naa ekapuni naasita imba a kituak naa ekapuni doi sapuk oleng.